Chang' kamanutik yo kaboishe chito tuguk chetindoi lapkeiyet yo kamanda sang' eng' lang'at kamanutichoto ko eng' netai komuch koro chito ole wendi ara komatchechei tukun cheu ndarok eng' ole Mii ndarok kora ko muuch koro chito olewendi oko makoi kotegan ki sikobit koput ine akoumian ara bo kamanut mising' koboishe chito tukuk chetindoi lapkeiyet asikobit koro ole wendi asimanyor kewelutik

Yo imoche chito kimyet komito kokwoutik chemakat isup asikopit komong kimyonotok netai komakat ilal mat korom ipu sopuriet inde peko akindemaat akany anyun akoi kokuut pechoton korok ipu peekuk anan ko unga chekuk chepo kimyet akitou inde kotutikin akiparpar eng purwet akoi kokoronitu iteshi unga choto akiipu anyun makanget itou ikwany akoi kokwanyak komie ikany korur eng dakikaishek sosom isutu anyun kimyonotok.

Kibiritit kopo komonut mising eng boishonik eng kaa amun kibiritishek ko cham ko kepoishe eng oratinwek cheterter eng tai kocham yoimoche ikwongse komakat ilal maat ipoishe kibiritit kora komuch akot yoimoche ipel chapuk eng imbarengung ko akoi ipoishe kibiritit ilal chapuchoto ko eng olecham amenye ane kocham kealdae kiberitit boxit akenge siling Mut kongimoche ko taman komuch inyorchi siling artam ko yoimoche anyun itou ikwongse komakat itinye kwenik asikopit ipangan kwenichoto akinde sikorik parak korok icheny karatasit ichorchi anyun kibiritit akilal maat asikopit itou ikwongse

Chang boishonik chekiapoishe chemachei siet ane boishonik choto kiaboishe chemachei siet kocheu chepo sipitali mising ko sipitali chepo chii igere ile yo imoche ipoishe insurance komochei siyeyng'ung asikopit kekonin toretet eng sipitali kora ko boishet nekiaboishe nemochei siet ko eng benkit ole kiamache ayat account ko kiakoite ane siyok asikopit keyotwo account noto ing benkit kora ko akot simoshek chukiboishe komochei siet asikopit iyat simoit noto akere ane ale boishonik chuto tugul kopoishei ako choto chekiamuch ane aboishe eng sobenyu

Ane kianetgei tuguk chechang akoba baishet ab bornet baishet ab bornet komuch koribun tuguk chechang Neu nguni simoit koit kebaishen bornet komarahisi koyaak ak chi Simo nitonamun chitugul koitindoi mornet nyin neineken nemakerkei ak Nebo chi en emet koraa agere Ane Kole baishet ab mornet kokanye okot rabinik guk komakichor amun ngeoaishenbmornet Neu benkit komami chi age Neu chemornet ngung akobaishoni komuch kobaishen komie kochebo somiongung

Chang tukuk chemuch koter murenik komapa konyokosom toretet eng kot nepo konyoiset tukuchuto ko cheu tukchekertoi ichek kokwet amun kerei kokwet murenik kou piik chetindoi kimnotet piik chenyikonen ko akot ichek kokerei kole mamakaat kopa koot nepo konyoiset kosom toretet amun icheket ko piik chetindoi kimnotet kora kotukche muuch koter murenik koamun ichek koiwei kemwoch tukun cheyach mising ko kemwoch kelech inendet komaimuchi kosikis ara ikoikoi ine komawa konyokosom toretet amun kerei ine kole tukuchu ko tukun chepo aibu.

Yokikwonyei eng chepungut eng ma komuch keboishe tukuuk che terter kenomei chepungut noto asikopit komapelin chepungut tukuchuton much koboisie chito komuch koboisien ngoriet anan koboisie kiit nekinamei anan nekinamee chepungut kioton kinome chepungut kekure kamatait ako eng kerenyu ane akere ale kararan keboishe kiit notokinome chepungut nekikure kamatait amun nginame noton ikere ile komapelin maat mau iname ngoriet amun nginamee ngoriet koyoshin maat mising kora konginomee ngoriet ngokamatilil ngorionoto konomei chapuk kimyeng'ung' lakini eng kamatait komakoi konam chapuk kimyeng'ung' ako kararan mising kenome kamatait chepungut.

Eng' kasorwek alak komi biik chemuch kobae ng'okwek sanit nekaboishe ine eng' kerenyu ane agere ale makararan keboishe sanit agenge ak ng'okwek makat ko ng'okto kotindoi sanit nenenyi asikobit kekoine omitwokchi makararan keboishe sanit agenge ak ng'okwek nitoni ko amun mi korotwek chebo tiong'ik chemuch konamta biik ng'okto komuch konamta chito nekaboishe sanit agenge tuwai koroito akot neu nebo rabies mising kongumatililit saninoto komuch konamten koroyoto imyan ineni agere ane ale makararan keboishe sanit agenge ak ng'okto

Eng emet ab Kenya kotogu kole en kasarta neboinguni kokogochanga missing nyasutik ab karit ago ketik ab karit komoche kigochi ichek cherset asigokwer karisiek choton anegoimuuch agoi cherset ketik chotonbo karit en oratinwek cheterterentai koimuch amwachi ichek kosub ngatutik tugul chebo oret asigobiit komanyor nyasutik ab karit nebo aeng komagat alenchi motkoe maiwek kokwer karisiek ichek asigobiit koiit olegibendi komie age kora komagat ichek ko matkolabaten karisiek missing asigobiit kobaolekibendi komii komie aratuguk choton tugul koimuch amwachi anee ketik ab karit asigobiit komaiwei korib karisiek kwak

Chi agetugul komakat komwetgei eng' kila betut amun ngemwetgei eng Kila betut komanomi sumto kora komanomi tugun cheu kisirek atkoi imwetegei kila betut ako kora ko yo imoche iru komakat imwet kelyekuk asikobit inyoru kaburet nemie mising ko yo kekemwetkei atkei bet komuch imwet kitcho kelyekuk eng' kemoi asikobit iru ngimwet kelyeguk kotomo iru ko netai ko koi ngirue ingen eng' meting'ung ile itilil kora komeibe chapuk koba kitokit ara akere ane ale ngimwet kelyeguk komi kaburet mising yo irue

Chang' tuguk chemuch koib nyosutikab maat eng' korikcho tuguk chemuch amwa ane chemuch koib nyosutikab maat eng' korikcho ko netai ko biik cho boishe gasit, gasit ko much koib nyosutikab maat mising' koyoe kaityol gasinoto komuch kobel tukuk eng' kot akoib nyosutikab maat kit age nemuch koib nyosutyetab maat ko kiit neu kandolit biik chechang' chekikebele kot ikose ile kokailal kandolit akomi karatasit ole lekit ak kandolit noto komuch koib nyosutyetab maat atkoi konam karatasit noto akomami tuguk chelekite yoto kiit age nemuch koib nyosutyetab maat ko sitimet sitimet komuch koib nyosutyetab maat mising ko sitimet no makichop komyee komuch kokany kot kolal akine

Piik che chang ii ko kikobar sitimet mising ko yo koip sitimet nyasutietab maat, komoche ketebekei kele amune sikoibu sitimet nyasutietab maat, abwati ane ale, kiit ne kanye mising koib sitimet nyasutietab maat ii, ko sitimesiek cho kichore, cho kanye kekur chii ne moingen ngalekab wiring ii, konyekoa wiring eng got, ko much koib nyasutietab maat noto amun ii, ngo makiyai komie wiring ii, ko ndaet mat nebo sitimet ii, ko much kolal ako kany koek nyasutietab maat ndabel got.

Mkokoteni ko kararan mising' keloe tuguk kong'etkei komosta agenge akoi komosta age kosir keloe tuguk eut nitoni ko amun mkokoteni koyo akomuch koib tuguk chechang' mising' kosir chekataibei chito eng' eut yo itinye mosiket neo anan itinye tuguk chechang' ako itinye kora lagok kokararan iibe mkokoteni amun ibun tuguchoto komyee mkokoteni kora koboishe mising' chemung'arainik yo mochei koib tukukwach akoi soket komuch kokur chito nebo mkokoteni kolochi tuguchoto mau koib inendet amun maimuchi tuguchoto tugul kola akoi soket ara bo komonut mising' mkokoteni amun toreti biik kola tugukwach

Bo kamonut mising' kechikil Kamet nemanakat koboto lakwenyi nemi moet nitoni ko amun makat kenai ngotindoi kamani korotwek cheterter mising' kocham kechikil korotwek chemuch kenamda lakwet korotwek cheu syphilis korotwek cheu akot HIV and aids kora kechikili akoi pressure nebo Kamet akechikili korotik chebo kamanoto ngomi komye singomokomi komye kekoch kerichek kora kongotindoi korotwek choto kenai tukye kiriptoi kamanoto akerib lakwet asikobit kesich komatindoi korotwek kora kobo komonut kechikil lakwet eng' moet asikenai ngomi komye lakwanoto ako ngoetu komye lakwanoto eng' moetab Kamet kora komakat kechikil ngokitebi komye lakwanoto asikobit komasirro komi moetab kamenyi